Mũrutwo ekithagio ĩgerio cĩa mathomo maya igerio-inĩ cia KCPE gũkũ Kenya; mathabu, gĩthũngũ, gĩthweri cayanici na social studies.

Nĩ wagĩriĩru ũrĩkũ ũkoragwo thĩinĩ wa kũnyitanira wĩra-inĩ? Ũndũ wa mbere, andũ nĩ mahotaga kũruta wĩra mwega na magakorwo magĩkinyia matanya marĩa marenda wĩra-inĩ wao, ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ, rĩrĩa wĩra, andũ makũũnyinanĩra wĩra-inĩ nĩ mahotaga kũreha ũthii wa na mbere mũno wĩra-inĩ wao, na makahota gũtacokia makinya me mbere mũno na mabata mũno, ũndũ wa gagatũ nĩ atĩ, rĩrĩa andũ makũnyitanĩra wĩra-inĩ nĩ mahotaga gũthũkũma na njĩra nene mũno, na okorwo nĩ ta kũgĩa na kũingĩria kwa mbeca nyingĩ, wĩra-inĩ gũkaingĩra tondũ andũ nĩmarahota kũruta wĩra na njĩra njega na makaruta wĩra mũingĩ mũno thĩiniĩ wa kahinda kanini tondũ othe nĩ manyitanĩire na nĩmaraiguana.

Kũgĩa na endia mbiatharanĩ ni gũtũmaga kwendia kĩndũ kĩũ? Ĩĩ rĩrĩa wĩna mbiathara nĩ ũtũmaga kĩndũ kĩendeke angĩkorwo kwĩna endia no gũkorwo gũgĩũka customer aingĩ no tondũ kwĩna endia akũmararĩria na akũmenderia na ihenya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire matakũigwo kĩndũ kĩu nĩkĩendekaga, na ningĩ agũri nĩ makoragwo na mũndũ wa kũmatarĩria ũhoro wa kĩndũ kĩu marenda kana kĩrĩa kĩrendio tondũ endia nĩ aiganu.

Nĩ njĩra ĩrĩku maranagĩria na athii a ndege hindi mathaa ma ndege megucejia kana bei gucenjia, athii a ndege nĩ mandĩkagĩrwo email rĩrĩa mathaa ma ndege mangĩcenjia kana mbei ya ndege icip ĩngĩcenjia, nĩ mandĩkagĩrwo email iria macokaga magathoma nĩgetha makamenya ũhoro wa maũndũ mau mangĩcenjia, ũhoro wa mbei ũngĩcenjia kana ũhoro wa mathaa ũngĩcenjia.

Ũngĩhoya ũteithio atĩa angĩkorwo thimũ yaku ndĩraruta wĩra wega thutha wa kũmĩgũra? Ũndũ wa mbere no ũhoe thimũ ĩyo yaku na ũmĩcokie nduka-inĩ ĩrĩa ũmĩgũrĩte. Ũndũ wa keerĩ nĩ gũkarogwo na nduka cia customer care cia mũthemba o wothe wa thimũ, okorwo nĩ mũthemba wa Samsung nĩmarĩ nduka ciao iria ũngĩtwara thimũ yaku rĩrĩa ĩna thĩna. Okorwo ni mũthemba wa Tecno kana wa Infinix nĩ gũkarogwo na nduka ciao cia customer care kũrĩa customer ciao cingĩtwara mateta ma thimũ ciao rĩrĩa thimũ ciao ingĩgĩkorwo na gathĩna o gothe na makahota gũkũrorera na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũngĩona atĩ gũtirĩ na netiwaki gĩcigo-inĩ kĩanyu rĩ, ũngĩhũra riboti ya ũndũ ũcio atĩa? Wa mbere no ũhote kũhũrĩra customer care ya Safaricom, na kũmahũrĩra na namba ĩmwe kĩbũgũ kĩbũgũ, na ũhote kũmatarĩria gĩcigo kĩrĩa ũngĩkorwo ũrĩ, na ũkamera kwĩ na thĩna wa network na hau nĩ maroraga network ciao na makahota gũtũma andũ a mĩtambo arĩa maroraga ũhoro wa network icigo-inĩ o gĩothe handũ hothe Kenya yarũma.

Intaneti nĩ ĩrora wobici-inĩ yaku, ũngĩmenyithia atĩa andũ a IT? Ũngĩkorwo intaneti nĩ ĩrora wobici-inĩ yakwa ingĩmenyithia andũ a IT ũhoro ũyũ na kũmahũrĩra na namba yao ya customer care, ĩrĩa mangĩkorwo mandigĩire na ndĩmamenyithie ũhoro wa thĩna ũyũ wa intaneti kũũra.

Taarĩria ũrĩa ũngĩhoya ũteithio angĩkorwo ũrĩ na thĩna ũkoniĩ motungata ma thimũ. Ũndũ wa mbere, no ndĩkinyie nduka-inĩ ĩrĩa ndagũrĩte thimũ yakwa, ũndũ wa kerĩ, no ndĩkinyie nduka-inĩ ciao cia customer care kũrĩa gũkũragwo na moteithio ma thimũ, ta rĩu o thimũ yothe ta thimũ ya Samsung, teno yakwa no hote gũthiĩ nduka-inĩ ciao cia customer care na mahote kũrora na gũthondekera thimũ yakwa harĩa ĩngĩkorwo na thĩna, ũngĩkorwo nĩ thimũ ta ya Infinix kana Tecno onao nĩ marĩ nduka ciao cia customer care kũrĩa customer angĩthiĩ angĩgĩkorwo na gathĩna ga thimũ, na atungatwo na thimũ yake ĩhote kororwo na gũthondekwo, ĩhote kũruta wĩra ũrĩa yagĩrĩire.

Kambuni ya thimũ ĩrenda gũteithia andũ arĩa matakinyĩirwo wega nĩ motungata ma thimũ na njĩra ya kũhũrana na moritũ ta mĩhinga ĩkoniĩ kwaranĩria, kwaga ũmenyo wa tekinoronjĩ, na kwaga gũkinyĩrwo nĩ tekinoronjia. Nĩ mogarũrũku marĩkũ mangĩkwo gũtigĩrĩra andũ acio nĩmakinyĩrwo nĩ ũteithio na njĩra njega? Ũndũ wa mbere kambuni no ĩkĩre ĩmenyithia icio radio ciothe ceceni ciothe cia radio kana stacĩni ciothe cia TV na imenyithia icio no ikinyĩre andũ aingĩ arĩa mena mathĩna maya ma thimũ namahote gũkorwo magĩkinyia wabici-inĩ kana nduka-inĩ cia kambuni ya thimũ nĩgetha mahote gũteithĩka na njĩra ĩyo.

Wamenya atĩ thimũ yaku ĩna mathĩna ma kũnyita intaneti. Ũria ũhoro ũyũ kuuma kũrĩ ajenti wa kambuni ĩrĩa yakwendeirie thimũ ĩyo. Ingĩmenya thimũ yakwa ĩna mathĩna ma kũnyita internet, ingĩthiĩ kũrĩ ajenti ũrĩa wanyendeirie thimũ ĩno, na nĩ ajenti wa thimũ ya Samsung, na hote kũmeera thimũ yakwa ĩna thĩna, harĩa nao mangĩnyita itemi rĩa kũrora thimũ. Ta rĩu okorwo ndĩranyita internet wega, kana ĩna gathĩna kangĩ.

Ũkoragwo ũkĩhũthĩra ũtungata wa thimũ wa kũrĩha thutha wa mahũthĩro, na nĩ wona atĩ ngarama nĩ ĩhaicĩte mũno, ũrĩa ũrĩa ũkuheyaga motungata macio gĩtũmi kĩa ngarama kũhaica ũguo, ngũhũra thimũ yakwa namba ĩno, ĩmwe, gĩbũgũ, gĩbũgũ, ĩno nĩ namba ya Customer Care ya Safaricom, nahote kũmoria ũhoro wotungata wa thimũ, na marĩhi ma thimũ, njoke ndĩmatarĩrie thogora wa ngarama ya kũhũra thimũ nĩ ĩhaicĩte, ngĩrigithania na hau gabere, nĩ getha macoke mandarĩrie kĩrĩa kĩratũma, nokorwo kwĩna thĩna mahote gũcenjia.

Ũrenda kũgũra thimũ njegega na nĩ wamenya atĩ kũrĩ thimũ njerũ cirendio nĩ mũndũ ũrĩa ũkwendagĩria thimũ kaingĩ, aranĩria nake ũhoro wa thimũ icio nĩgetha wone ĩrĩa njega makĩria, wa mbere nĩ kũmũrĩra thimũ ndĩmwĩre, "ĩĩ Mr.Abdul ũhoro waku nĩ? Nĩ nyonete atĩ nĩ kũrĩ na thimũ ĩngĩ njegega gũkĩra ĩno ndĩnayo na nĩretwo Samsung A55 na nyonende kũmĩgũra no ũndarĩrie ĩrendio mbeca cigana?" Nake akorwo akĩnjĩra ĩrauma mbeca cigana hau naho ndĩmwĩre, ndĩmũrie kana no hote kũmĩona kahinda ka thikũ cigana nĩgetha ndĩmĩgĩre duka-inĩ yake kana no ndĩhe na marĩhi ma kũrĩha kahora, kahora kana no mũhaka ndĩhe mbeca ciothe hamwe.